Kĩrĩa gĩatũmire hingie mabataro makwa ma kĩmbeca hĩndĩ ya mũrimũ wa Covid-19 nĩ hamwe na kũingĩrĩra ũrĩmi ũrĩa watũmaga mũndũ one ũboco wake wa o mũthenya, ta kũrĩma indo ũgacoka ũgacitwara thoko-inĩ ũkendia, o hamwe na kwenderia arata aku hamwe na arĩa mũriganĩtie nenda-inĩ o hamwe na kũruta mawĩra maingĩ ma nenda-inĩ.

Mogwati marĩa makoragwo kuo harĩ kwĩhoka nguo iria ithondeketwo nĩ hamwe na kũgũra nguo, ũgakora nguo icio nĩ citwĩkĩte cia kũhetũkwo nĩ mahinda na rĩngĩ ndũninĩte mũigana wa indo iria ũrarehete ta mũrigo wa nguo icio hamwe na ũgwati wa gwĩthondekera nguo, nĩũgũkora rĩmwe ũgĩthondekera nguo, rĩngĩ nguo ĩyo matiriũ iria ũrahũthĩra ũgakora citikinyanĩirie ikĩro o hamwe na wagi wa cacitoma nyingĩ iria ciendaga nguo cia gũthondekerwo, kũoguo wekora thĩiniĩ wa mbiacara rĩngĩ nguo icio nĩũthondekete na cigatuĩka cia gũikara ihinda iraya mũno thĩiniĩ wa mbiacara yaku.

Hĩndĩ ĩrĩa ndona ũndũ ũyũ ndĩciragia ũrĩa mũndũ angĩtuĩka wa kũingĩrĩra ũrĩithi ĩrĩ ta njĩra ĩmwe ya kwĩmathĩra ũboco wake wa ũmuthenya. Tũkĩhenyana mũhano ta ũngĩtuĩka wa kũingĩra biacara ya ũrĩithia wa ng'ondu. No ũtuĩkage wa kwendia guoya wa ng'ondu ciaku oro hamwe na ũgatuika wa kwendagia ng'ondu ciaku cigatuĩka cia gũthĩnjwo ũgaciendia cirĩ ta nyama. Na ũndũ ũcio ũgakũhotithia kwĩyonera ũboco waku wa o mũthenya.

Ngwĩciria kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩ ũthũrimi wa mũgũnda wa mũrĩmi wa kahũa. Atuĩkĩte wa gũtwarana hamwe na ataramu na andũ a kũmũteithĩrĩria kuona kũrĩa angĩtuika wa kũgacĩrithia ũrĩmi wake wa kahũa, oro ũndũ ũmwe agĩthiyaga kũrora maciaro ma mũgũnda wake.

Ngwĩciria andũ thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa makoragwo makĩoya maũndũ ma gũbanga ũciari na njĩra cia ũciari hĩndĩ ĩrĩa marathiĩ gũcitũmĩra na njĩra ya mwanya mũno, nĩgũkorwo icio nĩ cio cimahotithagia gũkorwo na ũmenyo wa ũrĩa mũndũ ma ũciari mathiaga na mbere.

Hĩndĩ ĩrĩa tũrahũthĩra ngaci, nĩtũkoragwo tũrĩ a kũhonokia mahinda nĩgũkorwo ngaci nĩĩtuĩkaga ya kũruga naihenya na oho nĩ njĩra njega ya kũruga nĩgũkorwo hĩndĩ ĩrĩa ũrahũthĩra ngaci kũruga, nĩĩkoragwo ĩgĩteithĩrĩria kũmenyerera marĩa matũrigicĩirie.

Kũhe ciana kanya ga gũthomithia ciana irĩa ingĩ nĩkũhotithagia ciana icio gũkorwo cikĩnyita maũndũ marĩa cirabundithio naihenya nĩ ciana irĩa ingĩ nĩgũkorwo, mũnyitĩre wa maũndũ wa ciana na mũtarĩrie wacio ndũrĩ na ngũrani, kwoguo nĩmekũhota kũnyita na ihenya.

Ĩĩ nĩma thikũ ici tũtirabatarania gwĩkĩra gĩko gĩa barabara na moko rĩrĩa bara bara irakwo, nĩ ũndũ nĩ kũrĩ na macini kana maragita mahũthĩkaga kũrogota gĩko kĩu magĩgĩkagĩra thĩiniĩ wa marori na nĩgetha gĩtuĩke gĩa kweherio thĩini wa barabara gĩgĩtwaragwo kũrĩa kĩagĩrĩire gũkorwo gĩgĩteo.